Achame boisioni bo nyanyek amun igochin kelchin chemung'araek ak temindet ako tesyin ladha ingwek

Machang amangere lakini tareton koibu maitaji tugul chebo ko AK chebo logok ?

Kituiyo gei ichek, akotil Kole nyolu koribtiangik amun nyonekingemei rururtik abtemik en kokwet

Chito nebaishen muswaknatet Nebo kasari akobaishen labtobbak simoit koyaen kasit

Ineti biik akobo komonutietab temisiet ak kelchin nekinyorunen, akobos tabusiek en kokwet

Lokonyat nii kikuree paipai ingochi chemung'araek konyorchikee chebkondok ak kotoretenkee eng sabeeng ngwan

Mbolea amun toreti kongonngole ngungunyek AK mbolea akoyai komengekitun koiku raisi koron kemindo tukuk

Toretii logook ak neranik ak biik tugul en emet konai komonutietab somanet en sobenywan

Abwote komonutiet ab logoek chekikuren apple, akotinye kelchin neo en mungaret ako konu chepkondok chechang missing

Kikole ak kesember ak kebit ak kesember nebo oeng ak kebit chebo kutik ak kisirek ak yeruryo kealda kenyor rabinik

Toreti piik konyorchikei kanyoiset ak konyor sobet ne kararan, ako toreti kora chito konyorchikei kelchin eng sobenyi.

Ibe arawek chetuten adikorur akotareti bik konyor vitamin en borta akwalda chemungaraek konyorchigei rabinik

Kindoi ole mapire asista ak ole mamiten beek ak ole kaitit simayachikitu ak ole mamitei susurik ak tiongik alak che imuche kongem.

Nyolu keteem beresisiek en kasartab robtaa ngamun ngemei beek minutichu, ak nyolu kebiit simabar koristoo ak kitelelsii ak ketik sikomot koruiyoso en ngwony ngamun imuch konunio

Tinyei kelchin eng temindet ako ikochin konyorchikei chepkondok che torotenkei eng sobenyin.

kimuche ketem kabungui ak kemin, anan keminyii debeisiek, ak kendee oreek sikoriib, sikoistoo esirek oko momoche rabinik chechang sikinaam

Nyolu kosomonyii inendet en sugulitab kerichek, ako nyolu koyai hesabu ak sabchektisiek chotet chebo science

Kaigai simoinyun kotinye arikee ,komoche otoreton owolwon en kasartaa nekararan

Komoche itoreton anai amune sikaikwo barak besendab simoit, ako aliponi en kasarta nenoton

Kaikai imis simengung ak inaam kora ak itiem icheng network en olekararan. Mara kowek network

Kamache itoreton imwachineiwon nebo kokwenyu ilenchi koam tuga tukuk eng imbarenyu akoi ndamwachi koesho kaikai kameche toreteng'ung

Nyolu kocheng chito neikuitoskee ak biik ab emet ako chito kora nemotoche asoya, ako chito kora nengolole en kominginet abgee ak kokuitos tabusiek chebune biik ab emet

Kipirunen beek che kinake minutik en kemeut akotoreti kora koone taritik, amaam minutik

Pandek chekakiswach sogek, akindeot ngwony ing pandek choten sikotoret korib bek. Simoyomyo eng kemeut.

Toretii biik konyorchigei chepkondok en chokchinet ako moibe kasarta nekoi kou en keny olikinyek elekikipongonii lainit en Benoit asinyorchigei chito rabinikuk chebo boishiet

Boishet ab tuga ngamu tionyi kenyorchin ako kora eng ng'atatek ab tuga ako toreti ngong'olng'ole mbolea koek busbussanik asokoek raisi eng imbar

Tinye kelchin missing ngamun imuche iade komesisiek ak imuche ilde korak yon kokoyomyoo ak iboor ak kora kotoretiin en amisiet

Takitariek ak yoe kasit neo missing ngamun inyoe biik ak kosor sobwonekab biik chechang chemara komiten olengoi sobonwekchwak, akokochi kerichek ak konyorchigei sober nekararan

Kibole keringok che mengech akityo kinde mbolea, akekol kitunguik akekany korurio akialda akinyorjigei rabinik.

Toreti lagok che tibik konyorchikei haki chechwaket ak kotech boiboiyet en tokochichwai ak koyai komatkoorokenchi wolutik eng borwekwa.

Toreti konyorchigei amitwogik chebo ing'ogenik, akoyai icheket konyorchikei kelchin. Ye kakwalda mayaik, anan kwalda ing'ogaik

Totanyoru simoit ake kamoche imwaiwo kototasich simoit ake ak Kasi notot kwal simoit nyu

Akure biik kap chinoten ageng'alal tugul tatcho kebe kapkirwakindet kibakemwa ng'alek choten ak mwishowe kenyoru toretet

Yon kawalak itondap emet mara korobon ala koik kemeut ako mara kongem tukuk minutik en imbaronik akobar.

Ketekisken ak koyai cchitugul kasiit nenyolu koyaa en goo. Ak kengololchi logook akobo tegistoo ak komonutiet ab tekistoo en sobenywan ak kigil gee en kasisiek ab gaa.

Toreti kokunu katikonet eng kokwet ak kotoreti kokunu kalyet akonete bik akobo kenyishek chebo keny

Achome boisioni ngamu toreti biik konyorchigei kanyoiset, ago goigoitu sobonwek chwa. Agotoreti kosoru sobonwek chegamite oleng'ui sobe sobonwek chwa, agotigan icheget ole ribtoi borwek kwak simotepchei sigomnyenomnyeni.

Oyoktoi message kwo kapsafaricom ak kitio onde nambaisiekyuk chebo id ak kowekwon nambaisiek choboisien oyoten laininyun.

Toreti koteche sobonuekab logok chemengechen ak kokimiti koter mionwogik en borwuekwak, ak koribe kotere mionwogik cheu polio cheimuche kong'em borwekab logok ak koyai komo komoechekitun kou ele nyolundo.

Kobirto inendet simoit kwa kaab safaricom ak itya kondee nambaishek chii chebo ID ak kokang kowekchi puk nebo simenyin

Kamaran emet ako loi beek tuguuk chechang chesamis ako chesane lakwet bechotet. Chutet komuchei kobaar ak kongem emet.

Tuten rabinik chenyorchinengei kelchin ak kasarta age ko kimuche keswapen rabinikwak ak kong'et buch.